Nĩ ciana igĩthoma na kambiuta, tekinorojia ĩrĩa ya kĩrĩu, na nĩ ũhoro mwega nginya gwĩ ciana icio, nĩ tondũ nginya nĩ igĩyaga bata wa gũthoma, tondũ rĩrĩa aingĩra hau ekuona o mwago kũingĩra, koguo nginya gũthoma nĩ egũkuoya agĩthoma na wendo, kĩyo agekĩrĩra mũno tondũ ena kĩndũ kĩramũkenia, no rĩu ohoro wa mabuku nĩ ũmagiyaga, na gũtinda akĩandĩka na karamu, no ĩno nĩ gũtũma mathome na hinya, nĩ tondũ o ndagĩka yothe, nĩ arenda gũthoma, nĩ arenda kuona kanyamũ gaka kararuta wĩra atĩa, koguo hau gatagatĩ-inĩ agekora nĩ arathoma maũndũ matiganĩte, onaginya gwĩka homework nĩarahota gwĩka homework yake wega, nĩ tondũ kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩramũkenia, koguo ũhoro ũcio ũgatũruta atĩ nyamũ ĩyo ya ĩna tekinorojia ya kĩrĩu, nĩ ĩrateithia ciana gũthoma, ona gwĩka maũndũ mangĩ.